Mĩmera ta thibinachi na thũkũma nĩciendaga maĩ nĩguo cikũrĩ wega, kwoguo mĩeri ĩria gũtaraura mũndũ nĩendagwo ũgaitĩriria maĩ na mũndũ aitagĩrĩria hwaĩinĩ na kĩroko kana ohwaĩnĩ tu kana kĩroko tu, tondũ mathaa macio ma hwaĩinĩ na kĩroko, gũtikoragwo na riũa kwoguo waitĩrĩria maĩ matikũra tĩriinĩ nĩ ũndũ wa ũrugarĩ. Nowaitĩrĩria mũthenya rĩrĩa riũa rĩakanĩte maĩ mothe mekũrĩra rĩerainĩ nĩũndũ wa ũrũgarĩ .

Njĩra njega ya gũitĩrĩria irio maaĩ nĩ gutũmĩra mĩberethi ĩrĩa ĩgeraga itina-inĩ cia irio na ĩna marima marĩa maitagĩrĩria irio maaĩ, njĩra ĩyo nĩ njega tondũ ĩtwaraga maaĩ o harĩa irio cirĩ koguo gũtirĩ maaĩ maitĩkangaga kũrĩa gũtarĩ na irio na nĩ njega tondũ ĩrutaga maaĩ manini manini koguo maaĩ matiũragĩra, na njega tondũ mũndũ no auge akũhingũragĩra o hwainĩ na kĩroko rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ na riũwa rĩingĩ koguo maaĩ matikũra mũno tĩri-inĩ.

Woyaga thibaranga ciaku ũkarenga gĩtina-inĩ hanini, ũgacoka ũgathambia na maĩ matheru, ũkoya thaburia ũkaigĩrĩra riko ũgekĩra kamwaki kanini na ũgaitĩrĩria maguta thaburia-inĩ. Maguta mahiũha, ũgaikia thibaranga ciaku ũgaciruga ũkiurugaga ta ndagĩkaa ta mũgwanja ũgacoka ũgaitĩrĩria cumbĩ na ũgaitĩrĩria biribiri, na warĩkia ũguo ũkahoria mwaki na ũgeterera cihore hanini ũgekĩra thani, ũkaria.

Ũrĩa ũbangĩte indo ciaku thoko, nĩkũgucagĩrĩria arĩa maragũra. Na angĩkorwo nĩ ũrendia mokondobia, nĩwagĩrĩirwo ũkarenga rĩmwe na gatagatĩ, nokaruta mbegũ, ũkarĩiga hau, nĩguo arĩa maragũra, makĩhetũka, makona makorobia maku nĩmega na timathũkũ. Nona mũgũri angĩenda gũcama ũkamũrengera akaigwa mũcamo, akamenya nĩmwega.

Hoho nĩ njega irio-inĩ no nĩkuringanaga na ũrĩa ũraciruga. Kwĩ hĩndĩ ndarugĩte ngĩkĩra ũria nyonaga andũ angĩ magĩtinangĩria irio rĩrĩa cirorete kũhĩa. Gũtirĩ mũndũ wakenirio nĩ cio. Tũkĩrĩa tũrĩ othe, twarĩaga tũkĩeheragia hoho. Mũthenya ũngĩ gĩciruga ngĩkĩra hamwe na nyanya koguo irio cikihia hoho ciakwa nĩciahite biu cikororoa. Na nĩ nindaiguire mũcamo wacio wĩmwega no ciana ciakwa citiendire, no ciacagũrire cikĩiga kando. Kuma hau ngĩtiga kũruga na hoho.